Oboishen ngalek ab simoit obirchinii bik chenekiten cheloe ako oborostechinii akobo kobostoutik chekokimoi inkele chebo chebo kinetesetai oboishen simoit obirchinii bik cheloen, sait age owendotii tukoshek ak oborostechinii bik ko konyor tukuk tukul chemo che choton chebo kobostoutik choton oboishen obo sait age iboishen radio Koraa oborostechinii bik cheloen konai akobo mara koborostoi akobo ngele koboishet nee oboishen obirchinii ak radioishek oborostechinii bik cheloen.